Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, ũhoro wa kũhuhĩrĩria ng'ombe kana mahiũ ndawa ciagũtũma ciehererio nĩ tũtambĩ ta ngũkũma, kana tũngĩ ta mĩnyoo kana indo iria cihutagia ngothi ya mahiũ, wĩkagwo nĩ mũndũ we kĩũmbe, mũrĩmi kana mũrĩmi ũcio ageta ndagĩtarĩ wa mahiũ, nĩgetha agoka agathambia ng'ombe ĩyo na ndawa, kana akamĩhuhĩrĩria na mbombo, nĩgetha ng'ombe yehererwo nĩ ngũkũma na mĩrimũ ĩngĩ ya ngothi.

Ingĩtua kũruta mũndũ kũiga mbeca nĩ tondũ wa mahũthĩro ma hau kabere, ingĩmwĩra ũũ, handũ ha gũikia mbeca icio mũkebe-inĩ, nĩ kaba gũcitwara Sacco-inĩ kana kũigithia mbeca icio handũ cirĩgĩaga na maciaro. Ningĩ, ona no wonjorithie mbeca icio, nĩgetha ciongerereke, nĩ tondũ rĩrĩa waikia mbeca mũkebe-inĩ, no cicemanie na mũtino ta wakũhia, gũitĩkĩrũo nĩ maĩ ona kana kũiywo na koguo mbeca icio ciage gũgũteithia.

Ndarora haha ndĩrona mbũri igĩrĩ, na no ũciĩte ng'ondu, ngacoka ngona ngui ĩmwe nini ĩkomete thĩ. Ndĩreciria atĩrĩrĩ, ngui ĩno nĩ ĩgũcogothaga ng'ondu ici na kũoguo ng'ondu ici ciarakara na cianjia kũmĩhũra. Rĩu kũoguo ngui ĩno ĩkomete haha ĩkĩenda kũiguĩrwo tha nĩ ng'ondu ici nĩgetha citikamĩhũre. Nacio ng'ondu nĩciramenya ũguo tondũ nĩcirona ngui ĩno no mwana.

Niĩ nĩnyonaga kwagĩrĩire, gũthoma mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yandĩkĩtwo nendainĩ cia ũkombithania, itanaingĩra kuo gũkomba mbeca. Ũũ nĩtondũ, mawato mau nĩmabata mũno, nĩgetha hangĩkorwo na ũndũ itaretĩkanĩria naguo, ndikae kũingĩra gũkomba mbeca icio. Nĩngĩ ingĩona hena mawatho marahinyĩrĩria, no ndige gũkomba mbeca icio. Koguo nĩwega mũno, gũthoma mawatho na mĩtaratara, nĩgetha ndũgacemanie na maũndũ marĩa ũtarerĩgĩrĩra.

Andũ aya nĩ mũirĩtu na mwanake na nĩ hĩndĩ marĩkia kũhikania, koguo nĩ matuĩka mũthuri na mũtumia wake. Rĩu marĩkia, nĩ mahanda mũtĩ ũyũ, nĩgetha mũtĩ ũyũ o ũrĩa ũrakũra, andũ aya makonaga ũrĩa kĩhiko kĩao kĩrakũra. Ũndũ ũyũ nĩ wabata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ tondũ rĩrĩa andũ aya mangĩhĩtania na moke kũrĩ aciarĩ ao mone mũtĩ ũyũ, nĩmarĩonaga harĩa maumĩte na harĩa kĩhiko kĩao gĩkinyĩte, na kũoguo makenda gũthiĩ na mbere na kuohanĩra.

Rĩrĩa ndona handũ handĩkĩtwo maũndũ maya, ũrĩa wandĩkĩtwo ũhoro wa maciaro ma ngombo bũrũrinĩ wakwa nĩ mũndũ wa mohoro kana handũ o hothe ndamona ndĩciragia maciaro ma ngombo nĩmongererekete bũrũrinĩ ũyũ kana nĩmanyĩhanyĩhĩtio. Nĩngoragwo na bata mũno wa gũthikĩrĩria makĩria kana kwĩrorera makĩria nĩgetha menye nĩkĩĩ kĩhanĩkĩire maciro ma ngombo, kana nĩuongerereka kana nĩkũnyihanyiha.

Haha ndĩrona mũrĩmi na nĩ mũthuri akĩhe ng'ombe yake mahuti nĩgetha ĩrĩe. Ng'ombe ĩno nĩ hingĩre, ĩhingĩirwo haha nĩgetha ndĩgathiĩ mũgũnda-inĩ gũthũkia irio kana ĩthiĩ gĩthaka-inĩ ĩcemanie na mũtino ta wa kũrĩa mahuti moru mangĩmĩthũkĩra kana gũcemania na nyamũ ndĩani cingĩmĩrĩa,. Rĩu kũoguo, mũrĩmi ũyũ akona nĩwega amĩhingĩre haha amĩrehagĩre mahuti we mwene.